Perma groceries en duka mar gik chiemo manie mbui, mamiyo jonyiewo nyalo ng'iyo kendo nyiewo chiemo kod gik ma itiyogo e ot kokalo kuom internet. Jonyiewo dhi e website no ma en www.permagroceries.co.ke mondo ginyiew gik ma gidwa nyiewo magitiyo go e ot. Bang' yiero mwanduno, jonyiewo nyalo oro order mondo oter negi nyaka e dhot. platform no miyo ng'ato bedo gi thuolo mar ng'iewo gikmoko e internet ma miyo obedo mayot, ng'iewo gikmoko ka in e ot kata ka idhi e wuoth. Ng'eny platform ni ne target jok manie ei Nairobi, to ahinya ahinya e yo mar Ngong' Road kanyo. Omiyo, omiyo jodak ma Nairobi bedo gi thuolo mayot mar nyiewo nyiewo chiemo mag ot ei yor internet.

Pur mar dijitol tiyo kod teknoloji ahinya ahinya simbe mag smart phone man kod AI masanigi. Itiyo kodgi mondo giber yore mag pur ka ging'iyo nyaka ngima mar cham kod rito gik manyalo ketho cham. Achiel kuom ranyisi maduong' en program miluongo ni plantix. Programni en gino ma ng'ato nyalo tiyogo e simbe mar ong'we yamono mondo okony jopur ng'eyo kendo rito gik manyalo ketho cham. Orango tuoche kod yedhe minyalo ritgo cham kagitiyo gi simbe magi manyasani go. Japur bende bet gi ng'eyo kaka yamo ringo. Ginyalo ng'eyo chieng' ma koth kata oro biro bedye omiyo magi tee miyo japur bedo mariek kendo puro e wang' sa kendo ng'eyo kit kodhi kata kit kodhi maber kod puodhono, chieng' monegobed nopure. Duto te itimo dijitol e simbe manyasani.

Ohala mar jamni e chiro thothne timore e odiechienge ma oket mar chiro. Odiechiengeno, jo ohala kod jo nyiewo chokore kendo gikelo chiaye kaka dhiang', diel kod rombe mondo giusi. Jo nyiewo wuotho ka gineno jamni go, ka ginono ngimagi, tekogi kata kod chalgi duto. Joma uso bende kinde ka kinde temo nyiso lee margi e yoo maberie moloyo kendo seche moko, iketo lee gigo chiemo maber mondo gilosre gibed gi nengo maber. Kochopo saa makoro idwa nyiewe jamnigo to ng'at manyiewo kod ng'at mauso timo mosruok mar ng'ado lwedo. Ma nga'ato ka ng'ato mako lwet nyawadgi makor achich kendo oting'o lwete piny. Jauso nyiso kido mabeyo mag lee ne kogombo mondo ouse enengo ma malo. To ja nyiewo to nyiso gigo maok odhi kare mondo olos nengo mapiny. Bang' ka giseyiere nengo to itimo chudo kendo ng'at manyiewono kawo lee no kendo bedo mare.

Ng'enyne e pith mar dhiang' mitimo e dala, iyudo ka ng'at, japur kawo dhiang' to keto oko, keto e loch to chamo lum oko. Jomoko bende ndiko jatich marito en dhiang'. Karomo sa aboro, to dhiang' itero aora mondo odhi omodhi, kata inyalo omne pi mondo obi omodh e dala. Kachopo godhiambo, to dhiang'no ibiro dwok e ot miluongo ni kul kata abila. E abilaka, emi tweyo gie kendo ginindo nyaka ang' piny oru. Pidho dhokni, jomoko time mar ohala, kaka uso chak kata uso e butcher kaka ring'o. kata mana mar pur. Koro omiyo ji tiyo gi ode e yore mopogore opogore.

Kae nyiso ot mar anguro kuma nitie anguro maduong' ma pink marieny. Kendo monindo maber e wi otanda mar loo. Wang'e oumo nikech nenore ni omor. En gi nyithinde matindo mang'eny manie kore kendo madhoth. Nyithinde go bende gin ma pink, gichokore maber machiegni gi mingi. Ng'eny mar lum man kae ni nyiso ni kanyo oket maler kendo maber ne anguro kod nyithinde.

Pith mar rombe en pith manigi nengo kendo gi faida. Mokwongo, anyalo wacho ni, ring rombo en ring'o ma ng'eny ji ohero, kendo ohala mar uso ring rombo nigi pesa. Mar ariyo, anyalo wacho ni rombo en lee manyuolore mapiyo, ka higa onyalo nyuol diriyo, to kogo rude, to mano nyithindo ang'wen e higa, mano nyithindogo inyalo us kata ne japur machielo. Mano en pesa. Mar adek, tij rombo yot nikech ochiemo matin, to kendo okodwar space maduong'. Omiyo iyudo ka tije yot kendo maintain ye, yot. Mar ag'wen, iyudo ka sirikal bende ng'enyne konyo jopith mag rombe kata mag jamni,e yore mang'eny, iyudo ka sirikal biro to kawo rombego gi bei mamalo ka giuso e pinje maoko. Magi tee kelo pesa mang'eny ne japur. Omiyo kuom mano, rombo nigi faida ne japur.